Wambere ũndũ ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ, ũndũ ũyũ nĩ wa kũhanda nyeni. Ũndũ ũyũ no mũhaka ũkorwo waambĩte ũharĩirie harĩa tũkũhanda nyeni cĩtũ, ũcooke ũharĩme weega ũharĩrie, ũcooke ũhaite thumu, ũtũkanie thumu ũcio waku na ma, na tĩĩri. Ũcooke warĩkia gũtukania, ũgaita maaĩ. Maaĩ mau nĩ megũtũma hatuĩke hahehu nĩgetha ũkĩhaanda nyeni ciaku ituĩke cia kũgwata na njĩra njega. Warĩkia gũita maaĩ, ũgacooka ũkoya nyeni ciaku ũkahanda. Wahanda nyeni ciaku, ũgacooka rĩu ũrĩitagĩrĩria maaĩ thutha wa kũhanda ni getha nyeni ciaku igwate.

Wambere ũndũ ũrĩa ingĩruta mũndu gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩwakũhanda nyeni. Ũndũ ũyũ no mũhaka ũkorwo wambĩte kũharĩrĩria handũ harĩa tũkũhanda nyeni citũ. Ũcoke ũharĩme wega ũharĩrie ũcoke ũhaite thumu, ũtukanie thumu ũcio waku na tĩri wacoka warĩkia gũtukania ũgaita maaĩ maaĩ mau nĩmagũtũma hatuĩke hahehu nĩgetha ũkĩhanda nyeni ciaku ituĩke cia kũgwata na njĩra njega. Warĩkia gũita maaĩ ũgacoka ũgaita nyeni ciaku ũkahanda wahanda nyeni ciaku ũgacoka rĩu ũrĩitagĩrĩria maaĩ thutha wa kũhanda nĩgetha nyeni ciaku ikĩgwate.

Maũndũ marĩa makũngenia ndĩrona haha nĩ atĩ haha hena mũthuri na mũthuri ũyũ nĩ maĩ arenda gwĩkĩrĩra andũ, tondũ baibo ĩno nĩ baibo ya maĩ. Ũguo nĩ kuga itũũra rĩrĩ rĩtirĩ na maĩ na mũthuri ũyũ arenda andũ othe a itũũra rĩrĩ makorwo makĩgĩa na maĩ, na haha harĩ na mũrĩmi ũroneka mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka agĩkenio nĩ ũrĩa mũthuri ũyũ arenda gwĩka tondũ thĩinĩ wa ũrĩmi wake na arĩ teithagĩrĩrio nĩ maĩ macio, nĩgetha agĩkorwo makĩruta wega, ũguo mũthuri ũyũ ũndũ ũcio angenia mũno gũkorwo nĩ aroneka thĩinĩ wa ũrĩmi nĩ arenda kũreha andũ thĩini wa itũũra maĩ.

Kĩrĩa gĩtũmaga mũgũri akorwo akĩgũra mbembe cia mũhuko gũkĩra kũhanda mbembe cia gĩkũyũ, nĩ gũkorwo ũndũ wa mbere, mbembe cia mũhuko ona wahanda nĩ hinya mũno kũra. Cia gĩkũyũ nĩ ũhandaga rĩngĩ igacoka ikora ikaga kũmera, no ici cia mũhuko, ĩo ĩkoragwo wĩna ũma atĩ ndahanda membe ĩo no ĩkamera, no yagire kũrĩo nĩ mũthũa kana ĩrĩo nĩ gaturu, no yaga kũrĩo nĩ indo icio cierĩ, no mũhaka ĩmere tondũ nĩ nyũmithie wega na ĩgakorwo ĩigĩtwo kwa ihinda thĩiniĩ wa mũhuko, kũoguo mbembe ĩo ĩkoragwo ĩ nyũmũ wega. No mbembe ĩno ya gĩkũyũ, rĩngĩ woa ĩrĩa ũragethete ihinda rĩu rĩngĩ ũgakorwo ũkĩhanda. Wahanda mbembe ĩo, ta rĩngĩ ndĩnoma wega, ũguo wahanda mbembe ĩo nĩ gũbutha ĩ buthaga na ĩkarega kũmera wega, ũguo he bata ũgakorwo ũkĩhũthĩra mbembe ya mũhuko, tondũ mbembe ĩo ĩkoragwo ĩ nyũmithie na ĩkoragwo wahanda no mũhaka ĩkamera tiga ĩrĩirwo nĩ tũnyamũ tũtambi tũrĩa tũkoragwo tĩrinĩ.

Indo iria cingĩhũthirwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ kĩretwo panando no ũhũthĩre kĩndũ gĩtagwo mara monja kana ũhũthĩre kĩndũ gĩtagwo APC, kana ũhũthĩre kĩndũ gĩtagwo cona monja. Icio ciothe cikoragwo ci ndawa cia gũtũma ũninĩrwo ruo rũrĩa handũ ũraturwo ta mũtwe kana nda, indo ici nĩ cia gũtũma ruo ruothe rũrĩa rũratura thĩiniĩ wa mwĩrĩ rũkorwo rũkĩehera. Ũguo ndawa icio nĩ cio cingĩrũgamĩrĩra handũ hau.

Kĩndũ kĩrĩa nyendete thĩinĩ wa indo ici, nĩ kĩndũ gĩkĩ gĩgũĩtũo taurũ, haha hena kĩndũ kĩretũo taurũ, na taurũ ĩyo rĩ, nĩrĩa ĩrakorũo ũgĩthamba, wethamba ũgacoka ũkehura, warĩkia kwĩhura ũga, wauma mbabu, ũgakĩhura. Nĩndĩmĩendete tondũ nĩyagũtũma ũtheru wonekane thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, tondũ ũtarĩ na taurũ ndũngĩkorũo wĩ mũtheru. Ũguo nĩnyendete kĩndũ kĩu gĩtagũo taurũ mũno.